Kochobe imbaret kebal komie en momii suswek alak tukul chetokunotin chekikorut ak kityok kakochibok kounon kinam kebal keringoik, keringoik choton konyokeibu pandek chekikechob chenyolunot kemin en imbar yuton. Kenyo kinde pandek choton oeng oeng anan ko somok en Kila keringet ak yekokinde kinde mbolea ak ketuch ak ityo yekiketuch kemeto pandek chotet en kasarta kiteno korut amyokesember yoton ko kakesember kemeto Kobo korut boko yechekitun, yekokoyechekiyun kokonyok ak yekokonyor konam koyomyo yekoyomyo keno keyebotet tukul ak kiyum en oldagenge anan ko somok. Noton yekakiyumii kinam kekur bikab kokwet konyokonut kosto en kegikab pandek noton kepute pandek chotet ak kindo ngweny ak ityo yekokinde yoton kenyokeibi koba choko, nkomii choko kindo akinyokemoe en bii. Kiome ak ityo yekoyomyo kenam ketoret ak kinde kinwaok chechwaket, kitore an kinde kerichek kii ak keib koba choko kekonori.